Gini ji mang'eny onge kode e alwora ma antiere, lakini kuom achiel achiel machalo jopuonje mantie kode ng'enygi tiyo kode kuom eyo mar puonjo. Ko seche moko inyalo yudo ni en gi midekre moro, to nitie puonj monego omi jopuonjrene kuma entiere. Korineno kotiyo kode e yo mar puonjo. Marariyo nitie jok matiyo kode e yo mar penj, kata nonro mar penj. Iyudo ka ok en ng'ama nyalo dhi e skul mar somo kacha, ma iyudo ka skunde ni kumoro kaka e kaonti machielo kaka mar Kisumu. To en en e kaonti machielo kaka mar Migori. Koriyudo ka okonya dhi e skul kono, tinya yudo kopuonjo mana e yo kobedo mana e ot kanyo totimogo yorene mag penj. Marariyo nitie jomoko, maradek, nitie jomoko mana matiyo kode mar tugo. En oonge, onge gimoro malich monyalo tiyo kode. Iyudo koketo gige tugo kanyo ma nyithindo ng'iyo go, mondo kik nyithindo kata wuog dhi gwandre gi jowetegi. Iyudo ka giketo ne nyithindo gige moko ma ginyalo neno e iye kanyo ka gitugo godo.

Ober kineno ka nyithindo dongo ka gionge gi songa. Gidongo maber, chiemo margi bedo maber. Miyo kata ngimagi mar dhi skul, nyithindo dhi kotegno kendo ka gin gi chia. Ka onge luoro mora mora nikech gigo duto monego giyud ka gitindo, giyudo. Omiyo, an amedo mana jiwo ji kwonde manitiere, en ber kendo in kaka janyuol iwinjo maber kineno ka nyathi odongo kimiye gigo duto modwaro. Miyo nyathi kalo okenge mopogore opogore ka wiye kata pache dongo ka ng'a motegno mok bimiye ng'ol mora mora e kit ngimane. Mora matek kendo anyalo chiwe gi hera moloyo.

Gimanyalo keto mokwongo mondo amed somo mar thieth e alwora marwa, en wuoyo gi ji e kidenye mopogore opogore,e weche mag thieth. Gimomiyo awacho kamae en ni, kopo ni nitie tuwo mora mora mogoyogi ,wawach kaka tuwo mar nyaldiema kogoyogi, tipuonjogi e yo minyalo geng'gi godo mogeng'ogi ma giyudo chang, ma giyudo thieth e sama owinjore. Biro miyogi ilo mar dwaro puonjore weche mag thieth. Koro wuoyo kodgi e dhot ka dhot. Iwuotho kiwuoyo kodgi e dhot ka dhot kipuonjogi pile ka pile ,to gigo konyogi e kit ngimani. Biro miyo gi ilo kendo jing'o mar dhi somo weche mag thieth e kit ngimagi.

Gimaneno mokwongo makelo mor e gweng'ni en pii. King'iye maber tineno nalwaora no otwo ahinya. To kamotwo yudo pii tek to gir kano pii aneno kobedo ko kete malo kanyo ma jogi winjo maber ka gieno pii. Mar ariyo, en ndara, ndara gi aneno koriere ma miyo wuotho ka gidhi kwonde mopogore opogore e gwenge gi kanyo ber ahinya

Mokwongo, tijni ber moloyo nikech iyudo ka okelo tipo dala ka dala. Mar ariyo, pidho yiende mang'eny kelo koth e alwora magwa. Tiyudo ka timo kamano, ok inyal bedo maonge gi chiemo. Iyudo chiemo e yo mayot. Mar adek, iyudo ka gik ma Nyasaye nopidho woun kokelo e piny ka yudo kwonde magidake, machalo kaka winy. To ka winy nitie kamoro tiyudo ka chambi be dongo maber. Gik moko kaka kich, kich kanitiere iyudo kibroyudo kiyudo mor kich. To mor kich ber e yore mang'eny mopogore opogore. Koro miyo mago kelo dongruok. Kata inyalo usogi, mor kichgo tiyudo go dongruok. Kendo, iyudo kidwa gedo, ok ibobedo gi tich matek nikech isepidho yiende, to yiendego inylo baro gi tigedo. Koro en gi ber mang'eny ahinya.

Mokwongo tijni, nyalo miyo nyathi dongo ka nigi chia, kong'ere maber. Onyalo wuoyo motegno e nyim ji kata e nyim jotelo. Kata en owuon onyalo wuoyo e wiye kotegno ka en gi chir. Kendo gi mijing'o mopogore kendo manigi okang' mamalo. Mar ariyo momiyo ahere, nyathi dongo kong'eyo ratiro mare, gimaber gi gimarach, kendo kineno kotimo gimoro, totimo kong'eyo ni ma tang'o matimo. Omiyo an to ahere ahinya.

Koponi natiyo gi yo mar ong'we yamo, abro kawo ong'we yamba tatero negi tanyisogi ni yawa, akwayo ni mondo odwokna omenda mamalogi tatang'o negi gimanyiso ni nachudo diriyo, mondo diwokna omenda manie wiye mamalogo endo.